Ng'oyondit ak kelchinoik chotet chebo ureriet ne bo casino bett koterter, miten kelchinoik cheterter ndichesan chito ureriosiek chebo casino akomiten kora kamanutiet ak yaityinwek chebo urerionitet, kelchinoik chebo casino ko ndiboisien chito rapinikuk chekende en orit chotet ko imuch ichesan urerionitet akinyorchike rapinik chechang cheimuch iboisien chito iyaen kit nekemokyini gee kou kotokemoche ial chito karit, pilotisiek, tukaa, nego ala ial pikipiki ko imuch ichezan urerionitet asinyorchike kelchin inyoru tuguchotet tugul cheimokyinigee, miten kora ng'oyondit yon ichezani en urerionitet anan kotechezoni komara momiten network en simoing'ung maat akomara simoing'ung koyaa kit neyaa saidi alan ng'oyondit neyaa koyan kaamin kiitet kekuren casino.

Nyolu ko tirishoit notet nekioldoen banyek kobo kiyoit amun nitet kokochin customaek chotet chebwone kosoru banyek en bucheri nengunget anan en tukoshe chotet cheoldo banyek kokerchike icheket banyek yoon bendi en oreet asikwal, nitet komuktechin customaek kokerchike icheket banyek chotet chekororon asikwal asibakwam icheket, kararan nitet amun yombo tirishoit koot notet nekioldoen banyek koimuch iker chito ilee bendo nekioldeun ko kararan ak ko notet nekakibiman ak kinyo kengob ak kesekenun komalol kaliangik alaan tiongik cheterter mouu yoon kakialdeun bendo nemiten koot notet neterat nemoingen chito ilee ngwany tos bendo nitet nikokiengwon ak kekonon kobo teta, artet alaan mara bo sikiriet ak kimaketok, nitet koyoche ibwotyike chito yoon kioldo bendo.

Elenyumnyumdo boishet notet nebo QR codes konyumyum libanet notet nebo olishet nebo tuguk komoboishen rabinik chotet chetinye en eut alan rabishek chotet chetinye en eut kotoret inendet kokonor rabishekyik en QR asimobetio alan asimareben makoraek nitet kokojin icheket koliban tuguk cheole en tugoshek kou makatinik, sukaruk, chumbik ak kit aketugul nekimkchingee alan en olimbo kaa koimuch iboishen chito ialen inkwek, chego alan ko kit aketugul nekimokyingee en kot iboisien QR codes komeboishen rabinik chotet cheikere amun nitet ko kararan ako oret notet nekiboishen nebo kasari nekararan en libonishet nekiliboni tuguk cheiole chito en tuget ak en oldatugul eleiwendoen chito.

En anee kotom akas somanet noton nebo graphic en kokwenyun amun bitet kotom kibarasta alaan momii oldatukul elee imuch akasen akobo somananitet nibo graphic amun motinye redio, simoit alaan komomiten kora oleokostoi koyob oldatukul kou redio biikab kokwet alaan biik chotet chebo serikali komwa akobo somanet notet nebo graphic, amongu olee somananitet ko somanet nebo en inguni nekokibu nebo muswoknotet nebo inguni nitet nikibore graphic en kokwenyun, nitet ko imuch ko kararan en lokok chesomondos en sukul konyorunenge kelchin icheket en somanenywan.

Betet notet nebo lakok ko momii kit netoreti aketukul en sobet ab lakok amun yan Janet lakwet komokilelen kobet en buch mii amune asikobet sikobet lakwet koyon rarunotin tuguk chemiten en konywanet kou lakwet notet ne cheptoo ko soiti kobetos en korik chwak amun icheget ko yon monorail ribet notet neyamat kobun kamenyin ak kwandanyin ko imuch kobetyoo icheget kochekchinotkei kasishek ala kochekchinotkei maningotaichwak kotun nitet ko kit neyaa en lakok nekonu Peter nesamis notet kisib kotun lakwet necheptoo komait kitun ako mowoo sukul indap en rurunet notetnebo tukuk chemokyin kei inended en konywanet sikikchwak tuan ko kamet ak kwanda.

Boishet notet neisuldoen biikab kokwet ak kondoik asikoyai kokwet kotoret banganet notet nebo sokat alaan kotoret icheket banganet nebo sookat ko kosuldaen icheket boishet aketukul nekimokyinge en somanet nitet nibo sokat kouu kilasishek anan korik chotet chekimokyinge en somanet nitet nibo sokat, ngecherok, kitabushek ak kilamok koyoche kobangan kokwet koboto kondoik asikotoret kipsomaninik cheisuldaen icheket somanet nitet nibo sokat amun somanani kotoreti lokok chesomoni en somananitet konyorchike icheket kiit nemokyinge en sonbenywan asikotoretke ak kotoret konywanet kouu olekimokto en inguni ndaab inguni kemwoe kelellen kiome metit ko notet ko somanet nekisomoni ak ko nekararan ko notet nebo sokat nemiten en emet tukul.

En biik chotet chebo somali ko keree boisiet notet nebo kipkaa ak nebo ingunikomach kokerkeit amun boishet ala kasit notet nekipo kipkaa en somali ak notet nebo inguni komoche kokerkei terter kityok kiten chekibo olikinyen ak chebo inguni lakini olekisiptoi tukul kisibi kokerkeit tukul ki en somali olikinyen ko kitam kemwoe kelelen neo en kabchi ko notet ne kwandap lakok ko kamet konotet nemowoo ak en kokwet alan en oret koneindochin ko notet ne boyab kok ne indichin icheket en konywanet ak en kokwetnyin nitet ko kararan missing en somali indamun icheket ko kerķei jasishek chotet chekibo kipkaa ak chebo inguni ingekerchin olekisuldoidoen boisionik chetesetai en somali.

Ole boumishoitoi chemong'arainik olyet nitet nebo konunoik sikoib olik chotet chelelach ko yoche koib icheket tukuk chelelach alan tukuk choton chekororon asikonyorchijei icheket custumaek chenyokwole tukuk chitet chelelach ak kochangaa custumaek chelelach chebwone konyokoibe tukuk chotet chekaialde al konunotoik chekororon chekotakoitu ak konunoik alak che imuch konyorchinen custumaek ak kobakokwaa custumaek chechang che imuch komakas ala kokokokas kole konunoik chotet cheioldoi chetoem en mong'arengung neiyoe ko chelelach komuch kobwaa biik chotet chelelach chechang asinyokonyorchikei icheket konunoik chotet chekororon cheiyonotin ako chechomotin en biik choton chenyokwole ak chemung'arainik tukul che usuldoen icheket olyet ak konunoik en Kasinywan.